Yoitinye chii kiyagik, kocham kotinye kiyagik koret eng oratunwek chechang'. Ne tai, ko yoitinye kiyagik, ko ngap komite ole kichopchi kuu moinget ole amisie kiyagik. Ko ngotestai koamisie kiyagik kila, kotesetai kotinye amuu tieje yotok kila, betut age tugul karon, ak sait age tugul yomeche koamis. Ko nebo aeng, ole tingdoi kora, ko kiyagik ko yae beek. Yakechopci teret yee beek, kotinye amu ee beek karon, yakalal asista ak kemboi amaru. Ko kokeny kimasta age, ko missing yobo sing'enget, yoteteke ak kurgat. Kotinye yotokyo amu missing, yomeche kiyagik kebai, kocham kobendi missing yotokyo sikoutso, sikeipchi. Ko kotee kotyeje yotokyo, kotee kotinye kokeny yotok. Atya nebo let, ko ole ruitos moek. Ole ruitos moek, kotinye amuu kotee koruitos, kotee kotinye betut ing betut

Tugap chego, kebae eng kasarwek chechang'. Ne tai, yakenget karon kabatindet, ko kararan ko kebae tugap chego frame. Ko ngibae chutochu, ikochini puch, puch. Ko eng yetar koame, iipchi silage, iteshi tianginik che yamyatin, iteshi suswek, che kakingaaa, akiteshi koboto cho sagek ap mukandek che kaking'aa. Iburukte chotocho, akiteshi beek che kaking'aa. Akiteshi beek tutukin, simatkosaiyo missing. Ko eng yepuruch, ikochi. Atya korub, komitei morongenik. Ko imuch itilchi morongenik, kwam morongenik. Ko eng yetar morongenik, ipkoee beek. Eng yapkoee beek, kokweat ne nyalil che mii ng'uny, agenge agenge. Ngele saishek agenge anan ko sait aeng. Ko eng yemuny, ko eng yanget, kekochi kokeny kunotok. Atyam kekei, atyam komuny kora. Atyam kekochi saishek ap ko nekit koimen, kekochi kora. Ko nguno paet ap tuga, kebae sait age tugul

Chang' oratinuek ala chang' omitwogik chegekole chebo tugab chego, ko netai ii kokaran yan kegol kobitindet morongenik amun morongenik ko omitwogik chegimen mising ako chenyolilen, ko oret nebo oeng komiten omitwogik ab anan komiten suswek konyil oeng, netai komiten suswek anan suswot nanyalil nong'ekuren chemulbai, ko chemulbai kegoin teta kotagomiten konyalil ak kitya inde suswek sikosoiyo ak kitya iib keng'aa sikikoji tuga, ko nebo somok ii ko anakogole biik bandek chebo tuga ichegen chemokigese, kigole bandek ii yekokobityo banndek ii keib keng'aa, keng'oe koik silage, yon karing'aa koik silage keib ketub silage ichutet, yekaketub silage kegichi tuga sigeburto sikegei, morongenik, ko age nebo leet ii ko magandek, ko marandek ko kararan yan kaging'aa kesutik ab mugandek amun bo kamonut mugandek, amun kimen mugandek ako chome kiagik chuton bo chego akotese chego ng'ot kegol choton cho tugul cho.

tugab chego kochom ko mising komoche omitwogik chechang, asingol omitwogik chebo tugab chego konetai komiten morengenik, morongenik iih kogimeen ago nyolilen ak kotoreti mising tugab chego, nebo oeng iih komiten susweek, ko susweek iih komiten konyiil kwoeng ko netai komiten susweek ak komii suswoot negegureen chepngulbai ko chepngulbai komobite koet nuegitu ak konyaliil ak kigoi teta konyaliil atyo komiten susweek chegetile atyo kemoto koyomyo atya nyageiib iih acham keraat acham chuto kegureen hay aatyaam iih kobandeek chegegole ko bandeek ichegeen che mogigese kigole ngoob koegitun ketem iih ak keiib kurgaat iih ib kengaa kengaeen tingeet anan ko moshinit atyaam choton kegureen sillage atiin ketuuch iih sikwaam tugaab chego, atyaam komiten koraa chenginik chegageges iih keib keuum iih kengaa atyo sigegonor sigobunchi tugaab chego, atyo kogeny komiten sogeek ab magandeek ko chaam komyee yaan kagingaa sogeek ab magandeek iih sigigichi tugaab chego amuun sogeek ab magandeek iih kogimeen mising ak kochome tugab chego.

Kameche arorwok ole aboitoi kiyagik chu. Ko ne tai karon yeanget, akochini tug chuk chumbik. Eng yakatar akochini chumbik, anam tianginik che kakiang'aa che kikosaio, apuruch ak suswek cho sayatin che kiang'aa. Atyam apuruch, akateshi ak sagek ap mukandek. Atyam apuruch tugul, atyam ande beek tututkin, simayomyoo. Atyam yekaipchi moinget, ateshi mollasses, arongchi mollasses tutukin, atyam kwam. Eng yekatar koame chotocho, akochi beek. Yetar koee beek, awe mbar, ipatil morongenik, aibu morongenik, atonchi komengechitu, akandechi moinget. Eng yatar koame chotocho, amete, kokweat suswek che nyalilen eng ng'uny. Atyam yetar chotocho, nyawirchi suswek cho saiyotin che makingaa, awirchi, kwam. Ko nguno, ole aboitoi, abae kounotok. Atyam ngoit saishek ap ko nekit koimen, akochi kora chumbik, akochi frame koam kidogo kwam. Atyam ateshi morongenik chekai kidogo che kang'et eng mbar. Ko nguno, ko oratunwek chotocho ole aboitoi tug chuk

Somanet ap sokat ko mang'eme ole ng'alaldos kipsomaninik. Amwae kou nitok, kayan ane kou nitani amu somanet ap sokat ko pa kamanut missing' anan tareti somaniik asikonyumnyumchi poishet ap somanet i anan ki age tugul ne ayae anan poishet age tugul ne ayae nepo somanet. Ne tai, sokat ko tareti amu makoipe kasarta neo kesire ng'alek che chang' amun kipaise, kokoitsimoshek che kepaishen. Ko nepo aeng' konyumnyimchin somanik kocheng' anan ya kakikachi kasishek, kocheng' . Ye kakimachi kasishek koyai kocheng'e kasishechutachu kopaishe simoshechutachu kotareti sokat. Ko nguno, sokat kopa kamanut ak konyumnyumchin somanik kasit ap somanet. Ako kokeny i, kotareti simanik konai kong'alasa komye amu kote kopaishe simoshechutachu ko kote konyumnyumi anan ko kote konae amu ngomi anan ngopaishe petut age tugul konae.

Ngisup lagok che somane, anan ko boibochin missing somanet ap sokat. Ko netai amu, lagok chutok koboibochin amuuu, ngomii sukul, kocham koboisie misising simoshek chu kesomani. Koboibochin amu, lagok, kochame tuguk chu boibochin, kou simoshek, kou ne ak nee. Ko nguno, ngo nekit simet yotok, koboibochin. Koboibochin amuu, anan bendi missing sukul, betut ing betut. Ko ngisupe kuu somanet no kibo keny, ko kimukochmane biik kobendi sugul, amuu kichang ngalek ap korokto, ak tugun chechang. Ko nguno sahii somanet ap sokat, komamii machang ng'alek ap korokwek, ak komau keny. Ako kimakilachi kelyek. Ko nguno sahii, kobendi ak kweinik, bendi ak ngoroik chepo sukul, ak cheketishek, ak ngoroik che kararen. Ko nguno somanet ap sokat, koboibochin lagok missing, amu ole kisomandoi, komakergei ake keny, ako boibochin missing. Amu kikonyumnyumchi ng'alek ap somanet. Ko ngisube kuchoo ngalek kipsomanet ap somanet, ap keny, ko korom kosir kuu ne kasari. Ko nguno, koboibochin lagok kapsaa ngalek ap sokat

Ko anendet, ko kiatoret biik chechang missing eng kokwet nyu. Lakini, ameche amwa betut agenge ne kiatoret chi eng kokwet nyu. Komite betut agenge, ne kikanyo, anan kikanyorwo gogo agenge . Kolenjo samusta karon koinyi, ibasutchi tuga, akangotchi sing'enget. Ko kianget sait taman ak aeng, nebo karon. Awee. Ko eng yapait, ko kiashikonget gogo inii. Achop munatet nebo tuga. Atyam atoret asutchi tuga. Yekatar asute tuga, kokuro nyae chaik. Kokona chaik ak kokona ak mukatiat. Eng yekatar aame, komuta anan koborwo ole kikakobut tuga ak sing'enget. Awe, abal postinik angwa, atyam atiny, akatonon singenget. Eng yekatar atononi sigenget, ande tropainik, akarat kosis sing'enget. Ko eng yekatar, ibonyoru gogo, akalenji, kawongu boisiet ne kameche aachi. Ko nguno notono, ko betut ne agere ale nebo komonut missing ne kiatoret chitop kokwet nyu

Cham ko missing ing kokwet nyu, kocham atoreti kogo nenyunet. Amuu, acheket ole kimenye ak kap kogo, ko nekit. Ko nguno komii betut ne kikakuro kogo ipotoret eng bosiet ap kesutchi tuga, akengotchi sing'enget. Anget karon, sait taman ak aeng, awe, ipochocphi munatet, akasut tuga. Eng yekatar asute tuga, kokuro kogo nyae chaik. Konaka chaik, akokona ak mukatiat. Eng yekatar chaik anan aee chaik, kokuro kogo akoborwo ole ko kibut tuga. Awee, apal postinik angwan, akatiny, akatonon sing'enget. Atyam aibu tropainik che kiborwo che kikakonor, nyarij sing'enget kosisi. Eng yekatar, awee, ipomwochi kogo ale katar. Koborwo kogo mbaret anan kabungui kitikin ne kimeche kesemberchi kokeny. Eng yekatar asemberchi, iponyoru. Ko nguno betut notono, agere ale betut neoo kot ne kiatoret chii eng kokwet nyu. Ako missing, ko kogo ne kisije baba nenyunet

Ko aming'in, kochang kabwatutik anan chang tugk che kikiyai. Ko nguno kochang kabwatutik che abwoti. Lakini mitei kabwatutiet neoo missing ne mautie. Ko kinget, komitei betut agenge ne kikimite ak choronok chuk somok. Ko kikesom, kebe kebendate aino. Keetenech, anan koetena mama nenyunet kole mobe amuu makakararan obendi lagok aino. Ko makikas, kengelelse, akebe aino. Nyop kemite aino, kereguke, akepir beek. Ko kimangen apir beek, ko kimeche ipkoneta choronok chechuket. Eng yekipire beek, kotemena apir beek. Koiba beek. Eng yeibo beek, ko kimatakoi kotoreto choronok chuk amu kimengechen. Komayach kowokcho. Eng yebwaa biik, nyikesorwo. Ko ngikesorwo, ko kikaee beek, akikimuta sipitali. Ko kiek amu kitoreto kamuktaindet, asop. Eng yekiasop, konyorwo mama nenyunet akolenjo kikaetenech kebe, makebe aino. Ko kongete betut notono, ko kabwatutiet neoo netomo autie amu kitobet sabet nyu